Ore ewueji nejingieki imbasi na keboreki teipa tenkaraki kepuku ilntung'anak too orkasin neponu areshu irbasi peepuo nkang'itie teipa. neaku inaa peboreki stage olbasi teipa

Aitumiya nanu emashini natukunyakini olkimojino, tenkata agira aya enkipande, naitumiya tenkata agira aya enkipande e Huduma namba, naitumiya tenkata agira airegista sukuul, entoki naji good conduct. Neaku ore ina mashini, keisidai teneitumiyai, tenkaraki oree nkitutunyakino olkimojino, nemeati olkimojino le likai tung'ani oinyanyukie ololikai. Neaku enare neitumiyai ina mashini, pee eyiolouni oltung'ani obo olikai, amu meatai iltung'ank oinyaanyuk ilkimojik lenye.